ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa eyierare oo ntokiting naijo imboosho, orkeseri, oo kulie tokiting' akeyie tofauti tofauti naanyae tiatua aji, ore entoki naisaidia ena toki naa itumoki oltung'ani ateyiera aitobiraki itumoki aichemusha ore pee inchemusha nitumoki aikaraanga, enaduo daa ino neaku ore ena naa entoki ee maana shu entoki tipat oleng'. toltu ng'ank pookin ashu tolosho pookin teneas iltung'anak esiai naijoena oo nkaik enye.

ore embaye naitiship tenasiai naa enkitukuoto onkilanik ashua usafi naasita olopeny inkilanik ashu olopeny enkaji ore ena usafi naa kisaidia ashu keret iltung'anak kumok amu keeku ore ewueji nemanya oltung'ani ashu manyisho enye naa kisafi metii ilchafui metii entoki naidim ayau emoyian ashu entoki naidim ayau ilojong'ok neeku ore usafi teneas iltung'anak naa entoki etipat ashua entoki e maana toltung'anak pookin ashua tolosho pookin eh, petumoki iltung'anak anoto usafi netumoki sii aendeleaya te maisha enye esidai.

ore eninko tenisum oltung'ani ena siai amu wore enasiai naa enkitobirata endapash asubuhi ashu tedekenya oteipa ore ena siai naa enetipat ashu ene maana oleng kisaidia iltung'anak metaa kees usafi enye netumoki oltung'ani aaku tening'ua enaduo malazi enye naa safi mitoki olchafu ajing ashu mitoki aata tatizo yeyote nalotu aitobirie keeku tenelotu egira airura nelotu ake egira ailepaki endapash direct meeta entoki naisumbua neeku ore ena naa entoki etipat ashu entoki e maana tenees iltung'anak pookin tolosho ashu teneesa iltung'anak pookin enkolong e asubuhi ashu enkolong e jioni neeku enetipata enatoki.

Ore eninko pisum oltungani ena siai naa lasima peyiolo oltungani ajo kakwa kiekitumiay ashu kakwa kiek loreu inkojingak ashu enkoonkoni . Lasima sii peyiolo oltungani aitumia enaduoo machine, lasima peyiolo atabolu indapashi aitobiraki peetumoki ataara naa ina konkoni aidipa . Niaku ore ena naa kisidai naji tenitengeni iltunganak pookin paa incase ake teneeta oltungani enkoonkoni tiatua aji , neyilo ataarai ashu neyiolo aitobirai venye naipang ,niakuore ena naa entoki etipat oleng.

Ore entoki nadamu tenadol ena toki naa enkiremore oo ntokitin naijo impuka, nkwashen mpooshok ashu olchamba ake loata ake oltung'ani te enkang' enye. Neaku ore ena toki naa enetipat ashu enemanaana toltung'anak pooki amu ore olchamba le ang naa olchamba lotii ndaikin pooki, olchamba sii loidim oltung'ani ainoto kila saa endaa keivaileb endaa aanaake. Neaku ore ena naa entoki e tipat ashu entoki e maana oleng' toltung'anak pooki lotii enkop ashu.

ore entoki ee tipat te bae ashu entoki ee maana tena toki, naa irpaek. ore irpaek naa endaa oo iltung'anak pookin ashu aa endaa naidim pookin tung'ani aitumia. neaku ore ena naa entoki ee tipat oleng' toloshoo neaku keisaidia iltung'anaka pookin. keret iltung'anak pookin metaa kegira iltung'anak endaa metaa ke available endaa anaake, neaku ore irpaek naa entoki ee tipat oleng' tolosho pookin loo iltung'anak pookin loomanya iltung'ank.